Ore taata ebae nalotu indamunot ainei arashu, ebae nadamu arashu, etoki naidim atolimu ajo kainyioo nagira aasa tene naa ore taata tene wueji enaa enikidolita ketii kulo tunganak otii ena office arashu, ena misa. Ore egirae atoni tena misa kegirae aitumia taata mashinini eteknologi naapasha. Imashinini naijo taata laptop mmh arashu kuna smart tvs. Ore taata nena naa ntokitin napuo naa aret iltunganak too siatin naapasha arashu too nkopisini , peetumokini naaji atipik intokitin naaijo atayiolo enegira naaji esiai enkapuni aikunari, neaku ore tina rishata mitokini atum egolikonoto egirae aingoru nena masaa, enaa naaji teneyieu oltungani neyiolou enekunari apa etumo nabayieki naaisioki naake atum naa teretoto ekuna mashinini amu mitoki naa oltungani ayieu esiai oorkdasini, arashu ekigerore oorkdasini peyie itumoki naa, aigerisho.

ore taata nanu ebaye nadamu tanadol enasiai naa kadamu ibaa oshi ashu idakin pooki nikiun too nkang'itie aashu too ilchambai lang, too imuruain naapaasha ore etiu nejia naa ore taata kuna daikin epuoi aun naa ketii ake inkoitoi naanare nesuj oltung'ani, arashu ninye neyiolou anaa naaji edaa nanare, nanare enterit tina kop inyi ning'or tenaa fertilizer niyata oltung'ani ning'or akeyie intokitin pooki naipirta esiai enkiremore, iyiolou naaji oltung'ani ajo kanyioo ilo aun tolchamba lino, ajo kaa daa naa ilo aun nikisioki ayaki faida, ashu nikilo iyie aret oltung'ani ore teneji ore taata ena esiai enkiremore keeta faida tesiokinoto oleng' amu ore taata idakin naa kesioki aabulu, tesiokinoto amu enotoki imasaa pooki nairemishoreki, arashu ilkeek looshuk imoyiaritin kuna naajing' idaikin olchamba ore etiu neijia naa ore taata esiai edaa naa enkiremore naa esiai naaji nayieu nibung' itunganak tesapuk.

Ore taata entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa kadamu portal naa e e-citizen, arashu akaunt naa nanare teniata oltung'ani e e-citizen. Ore taata etiu nejia, ore taata ena akaunt e e-citizen, na kelo aret oltung'ani menoto imasaa napaasha, naa naipirta esiai arashu nkardasini nanare niata oltung'ani naa tolosho le Kenya. Ore etiu nejia, ore nai nkardasini nidim anoto, idim anoto ntokiting pookin naa naipirta inkardasini pookin naijo naa no licence, nkardasini kuna naanare niata na oltung'ani pinteru esiai erewata ogarrin, arashu intokiting naijo tenikiyai irkimojik tesiai orpolisi, nkardasini arashu impala naijo naaji ine good conduct. Ore etiu nejia ore taata ena portal na kesioki atum oltung'ani atum ereteto, amu yie naa loota inamba pookin nijing'ie ena akaunt, neeku ore tinarishata, itumoki inakata atijing'a tesimu ino, arashu temashini neba ena enigira aitumia.

Ore taata ena siai naa esiai sapuk oleng tenkop ang amu ore taata enaa enikidolta keetae ena network naa arashu satelite ore etiu nejia ore taata ena satelite naa keretito iltung'ana oleng tolosho le kenya arashu tomurua ninye ang napaasha amu ore taata ena satelite naa kegira aretisho tombaa naijio inoo intifini ore taata inchaneli napaasha ontifini naa kegira aitodolu naa isiaitin enye teretoto te to teretoto naa okuna satelite ore sii aetoki ore taata kuna satelites naa kegira aretisho naa tombaa naijo inosimui taata inkirorot osimui tesiai e network peepuo naa aisaidia iltung'anak tolosho aisaidia ailepunyie esiai e network ore sii aetoki ore taata kuna satelites naa keretisho tesiai e internet naa tomuruan napaasha.

Ore tata embae nagira aasa tenewuji naa keetae ena tomononi naata enkerai, ore eeta ena tomononi enkerai enye, neshomoito naa abaiki oldakitari tesipitali. Ore etii taata negira endakitari allo naatum aininingo inchidai ashuu asho naa aipima ajo tenaa kemuoi enkerai ashua ashom naa anoto ataremo naa enakerai tenelo neetae ilkeek oitongoro ena kerai iloshi keek loijio ile polio. Ore etiu nejia ore taata isipitalini naijio kuna naa keretito iltunganak oleng toomuruai pooki amuu etaa ketumoto taata inkera ang naa anoto iretot tesiokinoto.

Wore taata embaye nalotu indamunot aiinei tenadol nanu ena baye, naa kadamu oshi naa arashu erishata oshi nakira aitumia naa kuna masaa edigitol. Wore etiu nejia, wore taata keetae kuna kera esukuul, wore etii kuna kera darasa enye, nekira taata aitumia kuna masaa edigitol arashu aa ine technology, imasaa enaa naa tenakata inekidolita inkomputani. Wore etiu nejia, wore taata kuna masaa naa kekira aaretisho oleng' ailepunyie naa inia kisuma ngejuk naa edigitol, pee etum naa inkera ainoto taata aatayiolo ninye aitumia kuna masaa naijo inkomputani arashu isimui sapukin. Wore tenia rishata naa ketum naa kuna kera engeno napaasha, amu keeku keyiolo aitumia kuna masaa naa naa keaku kigierishore ninye neeku mitumiyai intokitin naijo imbukui tesekunoto neeku wore taata kuna kera naa ketumoki ninye ainoto imbukui naapaasha naaji te internet taata eimu eretoto ookuna mashinini.

Orw taata enasia na esiai sapuk tenkopang amu ibunga ltunganak esiai enkiremore ore ibunga ltunganak esiai enkiremore naketume inakata endaa ore tanakata etiu nejia naketii kuna dakin osokoni naidim oltungani ashomo ainyangu ntokitin naijo nkitunguuni, ntokitin naijo irnyanya ompuka nanyori nokabej nosukuma ore taata tomuruan napaasha na ilo ake atum oltungani oshomo apik enkiti duka enye ashu enkibanda enye boo petumoki ashomo atareto emurua amir kuna dakin nayieu oltungani iyaa anaake orw etiu nejia keeta nai kuna dakin faida oleng amu iya ake osokoni tesiokinoto na indim ayawa ndakin enkang ino

Ore embae nagira aasa tene wueji naa esiai enkisuma etiiki tene. Ore anaa enikidolita keetae kuna kera natii darasa, ore etii darasa egira ormalimui lenye aasum negira alo aikilikuan naa swalii neaku ore taata te sheriaa e sukuul tenikinkilikwani taata entoki naa iyolo naa entoki nilo alimu naa ilepie enkaina petite kitumoki ormalimui ategelu. Ore etiu nejia, ore taata ena siai enkisuma naa entoki taata nagirae ailepunye oleng tolosho pee etum iltunganak pookin aibunga naa enkisuma.

Ore taata enabae na enetipat oleng amu ore taata kidolta keetae eleturur le kenya power ore eetae eleturur le Kenya power naa ninye naaa olo aret ltunganak tomuruan napaasha pepuo aishooyo ositima ore etiu nejia keetae nai nkoitoi nilo oltungani asuk pekipikakini enkang ino ositima neaku ore peyieu oltungani ositima keetae ake namba nilo oltungani aas na laisiayak le Kenya power nitumoki naa ashomo oltungani ainoto eretoto ore si eleturur na keeta masaa nilo alakie ilositima tenipik enkang ino ntokitin naijo noo token na itumoki ashomo atalaa tesimu ino ore esidano ashu embae etipat nagira kenya power aretie ltunganak kegira apikikaki ltunganak sitimani netumi nkimaitie osimui netumoki aichaga masaa napaasha ashu netumi masaa napaasha

Ore taata ebae nagira aasa tene naa keetae ele duka sapuk. Ore eetae ele duka sapuk naa ore ele duka naa oloo irmatunda loopasha. Ore taata eetae kulo matunda naa keetae iltunganak onapu naa ayaki oltungani otumoki taata atipika irbokizi peetumoki naa aipangie kulo irmatunda naa petumoki orkastomani anoto intokitin nanapie. Ore sii ae toki ore taata tene wueji naa, kidim naa anoto iropiyani eimu kulo matunda tesiai naa, ebiashara naloito dukuya enaa naji keetae taata olainyiangani , kelotu olainyiangani nelotu taata nikilikuanu naa ajo kainyioo emiri kulo matunda . Ore etiu nejia neetae naa sininye olamirani naa kelo ninye angaamu iropiyani neishoo ninye irmatunda. Ore teina rishata keaku ina kat iltunganak aibelekeny imasaa naapasha tolosho. Ore tina rishata naa keaku kegirae ailepunyie inakata imbaa naijo nesiai ekiremore arashu , nesiai ebiashara taata temurua arashu, tolosho le Kenya.

ebaye etipat oleng' tolosho arashu temurua ang' amu ore taata enaa enikidolta naa keetae ena kiti sokoni nateshata olopeny teneweji pee elo naa amirie idaikin naa paasha nayieu iltung'anak enaake, intokitin naijio imbuka naanyori , kabej , ilnyanya, inkitunkuuni, olmatunda ninye pooki lopaasha, ore etiu nejia naa ore taata ena baye naa ketiu enaa keloito ailepunye ilng'anak nilepunyie, nilepunyie sii ibiasharani enye enaake naa tolosho, ore taata etiu nejia naa kelotu olainyiang'ani naa loyieu taata edaa ,arashu loyieu imatunda, arashu loyieu akeyie entoki nabaa enaa enamiritae teneweji, nikilikuanu naa ajo kanyioo emiri, paa ketumoki taata ashomo dukuya atalaa paa keya taa ninye nena maasa naijio ilnyanya ashu entoki akeyie neyieu ninye nelo anyiang'u.

Ore taata ebae nagira aasa tene naa esiai naa ekiyama. Ore taata esiai ekiyama naa ebae taata napuo nagira aasa tomuruan naapasha elo olee wee ntomononi naa atumo nepuo aishooyo naa enyorata enye nepuo naa ajo arashu nepuo naa ajo keyama ninche. Ore etiu nejia keetae taata ormarei letito neetae ololee neaku ore taata ormarei lolee kepuo ninche adumu masaa arashu intokitin naa, iropiyani duo tenaa keropiyani duo, tenaa kenkishu. Intokitin akeyie pookin nalakieki naa etito nepuo naa atumoki ashomo ayama ina tito.

ore taata ebaye nagira asa teneweji, naa keetae kuna kera naa esukul ore etae kuna kera esukul keetae olmalimui lenye ogira naa alo aret naa aliki eniko tenitumiya imasaa naa taata etekinoloji, naa ore enaa enikidolta kuna kera kibungita pooki tablets, ore ibung'ita kunakera tablets, kegira apuo atum eretoto enye olmalimui lenye naa logira autaa eniko tenepuo aitumiya kuna masaa tesiai naa enkisuma enye ore taata kuna masaa naa imasaa naagira sirkali apuo aretie iltung'anak ,tolosho pee epuo naa iltunganak ashu inkera esukul aatum imaasaa naijio kuna pee epuo ailepunye esiai enkisuma tolosho kuna kera atum eng'eno edigitol nepuo sii ayiolou atimuya kuna maasaa naret tengisuma enye.

ore taata ebaye nagira asa tene naa keetae ena tomononi nagira aitumiya compuita ore taata egira ena tomononi aitumiya kompuita, ore taata ena naa emasai ashu entoki sidai niyata oltung'ani tebiashara ino , arashu tesukul ,arashu ninye tengaji ino tiniyata akeyie enatoki naa oltung'ani, amu ore taata ena mashini amu ore taata ena kompuita naa kelo aret oltung'ani tesiai oo ibisharani enyenak tesiai enkigerore oo impala intokitin naijio nena, ore taata tebiashara naa ilo oltung'ani aitum aigero intokitin enyanak pooki te kompuita nipik naa intokitin niyieu pooki kompuita ino pee mikirikino, nimintoki sii aiger intokitun naijio inkardasini , amu ore inkardasini naa intokitin naidim aimina neeku ore taata kuna masaa naa intokitin naidim ateret iltung'anak.

Ore taa embae nalotu ndamunot ainei ashu ndamunot ai tenadol ena kadamu ilomon oonya inkera natii sukuul nabo ashuu darasa nabo tesia naa enye enkisuma. Orw etiu nejia ore taa esiai e sukuul arashu enkisuma neshomo ayau iltunganak loomuruan naapasha metaa nabo. Ore taata etiu nejia kebuo kulo tunganak aangar engeno nabo nepuo aitushul indamunot enye esiai naa enkisuma peetumoki aataretoto tesiai enkisuma enye. Ore etiu nejia, imbaa taata kuna naagira ailebunyie indamunot oonkera too sukuul amu ketum enkerai taata anoto ashomo ashu atayiolo imbaa naayieu nelotuaas ashua oltungani oyieu nelotu aaku. Ore tena rishata naa ketumoki kuna kera aanoto engeno sidai naa nebulu eyiolo imbaa kumok